Chiemo ni nigi yore adek mar chamo, inyalo chako gi hadho tong, ihadh ihadh ihadhi ichako gi nyanya, inyodho mos mos ihadho tong tiwe Kwon gi alot ichamo bang'e, yo mar ariyo en kaw alot tihadho itieko tee, bang kisehadho alot to Koro idong gi Kwon gi tong tinyono tandawuoya mit adua kendo mit sidang' yo mar adek inyalo chako gi bang'o Kwon, ibang'abang' kwond no ero ibang' kisebang'o tidong' gi alot gi tong' tiriwo tichamo mi itieko tee. Yo machielo to en yo ma ji mang'eny ong'iyo godo, ng'wenyo Kwon chinye alot tikawe gi ka nyabath tong' matin, ng'wenyo Kwon kaw nyanya gi kitungu tiriwo galot tidhi nyime iyudo ka iyieng' amber yo mogik minyalo Cham go chiemo ni en ni irito kosekwee ichako chae mar orungi moro kata mar chak moro mopoto kisechwako Tibet godo piny tichamo gi madho chaa chak no kataorungi no kata pii kata juice bende timaadho maber iloso go dhogi bas to kisetieko tipodhee ka otenga.